Njĩra ĩrĩa njega mũndũ angĩhũthĩra na ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũrĩithia wa ngũkũ cia broiler , na ngũkũ icio nĩ ngũkũ cia nyama iria ikũhengeraga bainda naihenya naihenya, bainda ya naihenya mũno. Ngũkũ icio nĩ ũkoraga, nĩ ũkoraga cikĩrĩithio na wiki ithatũ kana mweri ũmwe igacoka wacirĩithia wiki ithatũ kana mweri ũmwe ũkendia ũkona bainda yacio. Ngũkũ icio ciendaga igathecwo cindano ya gũĩkĩra hinya mwĩrĩ na ya ũnoru, ũgacoka ũgacitukanĩria irio na thamaki, irio ciayo cia kũnorithia ngũkũ icio na cia thamaki na hau ngũkũ icio nĩirĩ bainda ya naihenya.

Ngũkũ cia nyama, irio iria cingĩrĩa njega mũno, wambere ciĩ njui nini nĩ ciambagio na irio cia ngurũwa cia kũnenehia mĩĩrĩ, igacoka o ũguo irathiĩ irĩte ngurũwa ikahengero irio ciĩtagwo finisher pellet. Irio icio finisher pellet ĩo nĩ irio iria cicokaga cigatukanio na thamaki na tũthamaki tũtũ tũnini, tũirio twa thamaki, nĩguo ngũkũ icio cikũre ciĩ na hinya na cikũre ihenya mũno, icio nĩcio irio iria ngũkũ cia nyama irĩaga.

Ũngĩenda kũrera ngũkũ cia nja, na ituĩke ti cia gũte matumbĩ, wa mbere hau ũrarerera ngũku icio hagĩrĩiro nĩ gũkorwo he na nabathi nene mũno ũgacoka ũkahairiga wega na waya, wa hairiga wega na waya ngũkũ icio ũgaciakĩra na tũmĩtĩ kũu igũrũ ũndũ cikũhamba igũrũ ciikarage cikĩgangaraga kũu igũrũ, ũcoke gũkũ thĩ ũciigĩre kũndũ gwa gũtegera matumbĩ nĩguo rĩu ciarekeria matumbĩ kũu thĩ, matumbĩ mau maku matingĩtuĩka ma kũra nĩ ũkũhota kũmongania me mothe.

Itua rĩa mbere rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrora rĩgiĩ ũrĩithia wa ngũkũ, ĩrĩa ĩtegũgũtwara hathara. Warora ngũkũ ĩrĩa ĩtegũgũtwara hathara, ũkarora ngũkũ ĩyo ĩgũkũhengera mbeca na kahinda kaigana atĩa, wa kerĩ ũkarora ngũkũ ĩyo ĩkũrĩa mũigana wa irio cigana atĩa wakamũiria ĩtuĩkĩte nĩya gũkũra, nginya kũrĩkia. Wa gatatũ, ũkarora ngũkũ ĩyo okorwo nĩ ya matumbĩ, matumbĩ marĩa ĩkũrekia kana nĩmegũkũhengere bainda, kana ngũkũ ĩyo akorwo nĩ ya nyama, nyama icio cingĩgakinya nĩciakũra, ngũkũ ĩyo nĩyakũra na ĩtuĩke ya kwendio na ĩcokie mbeca cia nyama, nĩmatukũ maigana atĩa. koguo wagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩrora ũritũ wa mũhuko waku kũringana na ũrĩa ngũkũ ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩkũra.

Ikinya rĩa mbere rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũoya nĩgũo wige ũtherũ kĩũgũ-inĩ kĩa ngũkũ, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngũkũ ciakũ ũgĩcithambĩria indo iria irahũthĩra. Wambere ũthambĩe harĩa ũciĩkagĩrĩra maaĩ ma kũnyua, no ũciĩkĩrĩre maaĩ matheru. Harĩa irĩagĩra ũthambie no ũciĩkĩrĩre irio handũ-inĩ hatheru. Ũgacoka ũkahata kũríĩ ngũkũ icio ikomaga. Warĩkĩa kũhata kũrĩa ngũkũ icio ikomaga, ũcoke ũĩte mũũra, mũũra ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno ngũkũ nĩgũo ona cingeitanga maaĩ gũtikarahe, gũtikagĩe na ndoro, nĩ ũndũ rĩrĩa ciakĩrekĩa matumbi mtigatuĩke ma kũgĩa ndoro.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ngũkũ irĩe matumbĩ rĩrĩa cia marekia nĩ gũkorwo ngũkũ icio citikoragwo na mũigana wa calcium njiganu thĩiniĩ wa mũĩrĩ wa cio kana gũgakorwo rĩrĩa ũkũcihengere irio ndũracitukanĩria na irio cĩ na calcium ta fishmeal, irio cĩna thamaki icio nĩcio irio irĩa cĩkĩraga ngũkũ hinya na calcium niguo ngũkũ ĩyo ĩgatiga kũrĩa matumbĩ. Wa kerĩ nĩgũkorwo ndũrahũnia ngũkũ ĩyo irio irĩa yagĩrĩirwo nĩgũkorwo ĩkĩhũna, ũcio nĩguo thĩna ũrĩa ũtũmaga cirĩe matumbĩ.

Njĩra ĩríĩ njega ũngĩhũthĩra gwaka ciũgũ cia ngũkũ nĩ njĩra ya, gũkorwo nĩ wambĩte ũkoya kĩũgũ kia ngũkũ ĩgũrũ ndũgaciakĩre handũ tĩrĩ-inĩ, tondũ ũngĩciakĩra tĩrĩ-inĩ ngũkũ icio itikaga thuya. Reu wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngũkũ ĩyo ũkĩmĩakĩra handũ ĩgũrũ, ũcoke ũmĩarĩre mbao thĩĩ. ĩhandũ igũrũ mbao ikorwo ciarĩirwo thĩĩ , ũcoke mĩena-inĩ ũmĩgĩtĩre na mabati. Rĩrĩa wagĩtĩra ngũkũ ĩyo na mabati nĩ gĩragĩrĩria ngũkũ ĩyo kũigwa heho na ĩgakorwo na ũrũgarĩ mũiganu. Togũo ngũkũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmĩiga thĩĩ. Ũgacoka ũkamĩkĩrĩra waya mbere, nĩgũo ĩkaingĩrĩa rĩera rĩega thĩinĩ wa nyũmba ciayo.

Ũhandi wa mbembe nĩ ũthiĩte ũcenjetie na mahinda. Thikũ ici mbembe cia thikũ ici nĩirarĩmĩrwo wega mũno, nĩ irakũrio na indo cia kĩrathi kĩa igũrũ. Wa keerĩ mbembe ĩrĩa ĩrahandwo thikũ ici thirikari nĩ ĩraheeana mbembe fortified, mbembe ĩna hinya, toguo ni mbembe ya breed ya kĩrathi kĩa igũru, nayo mbembe ĩyo thirikari ĩgacoka ĩkaheana bataraica njega. Wekĩra bataraica thĩini wa mbembe ĩyo na mbembe nĩ ya breed ya igũrũ, ũgakora mbembe ĩyo nĩ ĩrakũra na hinya na ĩgakũra ĩna marũngo manene. Toguo thirikari nĩ ĩgacĩrithĩtie ũkũria wa mbembe na kĩrathi kĩa igũru mũno.

Ũyũ nĩ ũkũria wa biriganya. Biriganya ici, nĩ ihũranaga mũno na mĩrimũ. Wambere biriganya ndĩrĩ thũũ ya tũtambi. Wakeeri biriganya nĩ kũraga nginya kũndũ gũtarĩ na maaĩ maingĩ ndĩbataraga ũhoro wa gũtinda ĩgĩitĩrĩrio maaĩ. Wagatatũ mũmera wa biriganya nĩ mũmera ũrĩagĩrwo mũno nĩ arĩmi, nĩ gũkorwo nĩ ĩikaraga ihinda inene mũno ĩngĩgatũĩka ya kũhũka. Togũo ũrĩmi wa biriganya ningĩ nĩ ĩtiragia rĩũa. Biriganya, nĩ ĩigagĩra maaĩ togũo ndĩbataraga gũtinda ĩkĩhengerwo maaĩ ohindi o hindi.